Ore embolea oonkishu naa Sidain oleng ore enedukuya naa ketumoyu kwa uraisi ore enkae kelelek amu meinyiang'i ore enkae naa ore piipik emukunta ino nebik temumunta ekiga aitayu embolea ninye egiraitau naakeishiakino neitumiyai aapik impuka tolchambai peetumoki aitubulu oleng nepik tenaa irmatunda ituuno netumi naamiri onaanyai te famili neeku keimaanisha ajo keisaidia ena metaa epuonu ooropiyiani tepooki oitoi metaa melai iropiyiani metaa meeta enemeas oltung'ani tiang neeku keishiakino ake niata oltung'ani enkiti mukunta enye neitumiya embolea amu ketumoyu amu kiata naa iyiok imaasi inkishu nitumia embolea enye apik inkaitubulu inonok nitumoki ataasishore

Ore emashini oo lashumba naitumia naaponiki enkisampuare, naa emashini naji e Planter, ore ena mashini naji Planter naa enaunieki ilpaek, eng'as aaku ore pee iunie emplanter naa meigis iwujitin te mparet ewuen eitu ipik ilpaek, naa ore sii kulo paek naa eipangana tolaini, metaa eiding'a ilpaek neaaku ebulu ilpaek te esiokinoto nebulu te esidano.

Ore eunore olkaawa naa keishaakino neisumi aayiolou inkabilaritin olkaahawa naatai amu ketai olkaawa oji Arabica neatai likai oji Robusta, naa keishaakino neisumi iltung'ana pee eyiolou ereten napiki pee etumokini atuun olkaawa, eishaakino sii neutakini iltung'ana eneiko pee egelu ajo kaa peku nabo sidai pee itumoki atuuno olkaawa lino. Kore enkai naa keishaakino neisumi iltung'ana taata eneikuni pee epiki embolea o tenebo olchamba lino pee itumoki atuuno olkaawa iteretena emparet ino metaa kebulu kaawa tesiokinoto. Neitokini sii aisum iltung'ana ilchanito oopiki peepuku asidanu metaa eitayutuo ilamtundani, neisumi iltung'ana ineikunakini pee epiki pee ekesuni lelo matundani ooto.

Kore ena siai nelelek oleng amu esiai naa nauni enkaitubului naji olkahawa, ore enedukuya ning'as aiko naa nchere ing'oru olchamba loata embolea naifaa. Ore peitum olchamba loata mbolea nitur enedukuya nintoki aigil eneare metaa nepuyapuyu enkulukuoni, ore pee indip atuturo, nitur ingumot. Naa ore elamito ongumot naa emita nabo aiter engumoto nabo mpaka engai naa ata telalai naa ina mita nabo. Ore pee indip atuturo nena gumot, nibukoki entulugumi, ore pee ibukoki entulugumi nikur weina kulukuoni nituturuo nakata tenena gumot nikur pii metaa nekurro pii aaku nabo enkulukuoni wentulugumi. Ore pee indip atukuro, nincho iwikii are metaa neibung'a naa enkulukuoni wentulugumi. Ore peibung'a enkulukuoni wentulugumi, nilotu taa aun olkahawa aaiyau inkaitubulu olkahawa, ore tenena gumot nituturo, nintobir enkiti gumoto nintadoiki olkahawa nishukoki inkulukuok, nibukoki engare, ninang'aki nkuti takatakani naatoito shumata pee mesioyo naa engare, peemeya enkijape oloing'ang'e enkare aitasioyo.

Ore imbaa naagira aasa tene naa enjere embae e biashara nelo aisul aa biashara o ntomonok, aaku kuna naamirita imbuka te sokoni o kulie tokitin e biashara kutiti. Kore intokitin niindim atodua ajo kainyoo nagira aasa tene, naa nchere etii intomonok naa kemirita ilmashungwani , etii kunda naamirita imbuga naapashipasha, netii kund sii ninche naamirita ilnyanya, netii naata ildukai le empesa aa nchere egira aaishooyo, nepikaki iltung'ana iropiani.

Ore ena kiteng' naa keji Fresian, naa yioloti ninye te siai e kule amu keeta kule kumok oleng', naa keing'uaa ninye enkop naji ene Uholanzi. Ore entoki nagira aasa tenewueji naa, epikitai enkampa enkwe enye, enkampa naji head rope, naa ore ena kampa, keata umuhimu kumok oleng'. Ore ene dukuya, naa keisaidia metaa ore ena kiteng' indim aibung'a te kwa urahisi nireu ewuji niyou metaa ekisumpuaan. Ore sii enkai naa te siai eseriani, ore ake pee eyou neisik ena kiteng' nimbung' ina kampa niteenikia enkwe enye, nemeitoki aisik, amu meisho ina kampa etumoki ninye akweta. Ore enkai naa keisaidia metaa isioki ayiolou enkiteng' ino anaa eninkunaka naa ina kampa enkwe enye.

Kore embae naitaasaki ene det naa ene nkalano, naa nchere aloito opa olkasi asibuhi, naa ore ina olong' aibung'ita esimu aai te enkaina, kore taa atii enkoitoi neishunye esimu aai enkima, aa napik embene najo etaa ake kalo sukuul naa neija naa meata esimu enkima, kore palo nabaya oreiyet labaya oshi pee alang'aki enetii sukuul, ejo aigis naishirtitaari, naigis nasulakino atua enkare, ore pee asulakino atua enkare nasulakino atua enkare, neaku naa inkilani muj enkare ake neku taa mekure ashuko aang' etaa naake paalo sukuul, neibidi taake mashomo sukuul eshal inkilani, naa ore sii alo abaya sukuul nemeata kulie kilani naibelekeny, naton naa opa nalo enkaji olchore lai otii ine, nalo naa inkilani teine aanyu inkilani metoito naa paa atumoki aishopo nalo Aikumok imasaa naningieki masaa esiai enturore na kaidim atejo ore esimu ino anaa laptop ino teniata na ekisaidia toningo laduo omon tenturore amu ore enedukuya teniata enasimu ino sapuk, naindim ake I aidaonlooda ninche nai likiliki lolomon lesiai lenturore ata te laptop na indim akesininye atipika nona apps indim ashomo ainoto laduo omon lenturore nitoki aaku ore kulo omon oshi epiki oshi nkiteshenini olomon aa kepuo nepuo alimu ltung'anak enjurore tesiai eremore neponu aliki olorere ajo kanyio naloito dukuya tenining nona kiteshenini olomon atifi tanaa rendio darasa.

Ore embolea e top dressing naa enetipat oleng. Ore enedukuya naa, keret ena polea enkaitubului meinoto biotisho sidai, ore eniare naa eata entoki naji nitrogen naisaidia meinoto imbenek kumok. Ore sii ena siai naa keret enkaitubului meinoto intana kumok, netum engolon nabulunye, neiu ilmatundani kumok oleng, loomiri netumi iropiani.

Keata imbaashani oropiani dupoto oleng. Ore pee intumia imbaashani o ropiani naa keata enkisudoroto, meyiolou likai tung’ani iropiani nitipika atua ina bahasha, meitodolu sii ajo kang’ai oitayio iropiani naa kang’ai leitu eitayu, sidai tenepiki iropiani olturrer, ore entorroni enye, kelelek empuroto o kuna ropiani natii embahasha.

Ore iropiani naasotuni te KRA, naa inetipat oleng' te sirkali e Kenya, amu keng'as aaku kore kuna ropiani naasotuni te KRA naa ninye elakie kenya ilmushaarani o iltung'ana loasisho te sirkali, aa iltung'ana le sirkali muj looasisho too irishat napaashpasha. Ore sii enkai kuna ropiani e KRA naa ninche eshetieki ilbarabarani, le enkop e Kenya, nena ropiani ake e KRA ake esotuni naaa neshetieki nkopisini, nelakieki isilen naata serkali, ore esiai e KRA naa peesotu iropiani, naa esotu iropiani sii eimu ilaasak le serkali o iltung'ana le biashara naasita imbiasharani napaashipaasha, neaku nena inkoitoi naasotunyeki iropiani te KRA.

Ore iljajii le kotini e shumata naa keimaa ingolikinot kumok oleng, ore enedukuya naa meisilig isiasani loonchamai, ilkesin kumok leitu eitabayari atum ewalata, iropiani nemebaiki isiaitin nayeu neas enkotini e shumata, eropare sapuk natijing’a iltung’ana.

Anyor ena bae oleng' amu enturorre, naa enturore oo nkwashen, le kienyeji looji lmoogo, kore ena siai amu ore ena turorre oo nkwashen e kienyeji looji lmoogo, naa kelelek oleng' amu elelek tumoto empeku, e kulo kwashen, elelek sii enkiremore e kulo kwashen amu enchata ake idung'uni, aa nkeek ake idung'u e ilo moogo, niremoki enkop, nishukoki inkulukwok. Ore sii enkai naa kore kulo kwashen naa ike tipat oleng amu eata engolon tosesen amu tenelo niaku itama kulo kwashen, naa keisho osesen engolon, neibooyo imwoyiaritin napashipasha . Ore sii enkai sidano e kulo kwashen naa nchere, kore duo nelo metaa ekeoto, naa kelelek enturunoto enye amu inkulukwok ake iwang'ie ninteru akesu kulo kwashen.

Eeh, kore enaa naa eramatare oo nkinejik, naa ore inkinejik naa keata imwai napaashipaasha, neata impeku napaashipasha, eatai empeko naji ene Saanen, naa ore kuna kinejik naa inkinejik e kule . Aanyor eramatare o nkinejik e kule amu, kore inkinejik eramatare enye nelelek oleng' amu ing'as aaku imbenek ninche enya naa inkutik benek ake enya inkinejik neraposho. Kore sii enkai ikinejik nemeata imoyiariti kumok oleng' naa keji eiboori, neaku elelek eramatare o nkinejik amu meata imoyiaritin naa kajo keitanyamal duo te erishata naado. Ore sii enkai ore inkinejik naa keishoo aasiokisioki oleng', aa nchere elelek eisho mara are tolari, neleleku naa empoonaoto enye amu esioki apoonari anaa inkolong'i. Ore enkai naa ore kule oo nkinejik, naa keirusha oleng' meinyanyuk wo enenkiteng'. Neata tipat tosesen metaa ore peelo nitooko kule enkine, eata tipat sapuk oleng' to sesen amu eibooyo imoyiaritin napaashipaasha.

Ore ena naa enchan sapuk natasha, naa ore pee esha enchan sapuk, elo nigil oreyiet isunta, ore pee egil isunta neshukokino inaare aipung' te enkoitoi enye nejing' atua impareti, nelo naa aidakie nena preti naatii atua mpareti, aa ilpaek, neitoki sii aatau esargab sapuk nelo anukaa lelo paek otii impareti.

kore silen oshi naishooyoe ebenki e kcb,naa kishooyo iropiyiani te sile aisho iltunganak oigero te sirkali, aa ore nena ropiyiani naa kelaki too laarin kumok. intoki sii aishoooyo esile te nkoitoi esimu.te nkoitoi naji kcb mpesa. nitoki ake aishooyo esile aisilenoki iltunganak loigero te sirkali kake te nkoitoi naji contract naa kisho ake si ninche lelo ropiyiani terishata naigero teina contract.

Anyor enabae oleng amu ore embata olkejek sapuki le nkare naa keata tipat oleng. Keng’as aaku itiship ilomon loing’ua nkwapi e boo peewuonu ashipakino enkop ang sidai, ore pee ewuonu kulo omon, naa keyau iropiani, neret iltung’ana omanya embata e nkare. Ore sii kulo keek obulu, naa iloipi sidain naa ine etonie kulo omon oing’ua inkwapi eboo ashipakino ena siai naitishipisho. Eisho sii isiatin ilbarnot kumok ena siai.

Ore ena bae naa ene tipat oleng' te emurua nekitii, amu eunore oo nkueek , engas aaku ore inkang'itie muj, metii enkang nalayu endaa enkaraki eunito inkangitie muj kuna kweek, Ore sii enkai naa keishorita iltung'ana ilkasin, amu ore teniata emukunta, ninger oltungani loasisho, ore elo aishunye enkolong' nilak ilo tung'ani, netum naa sii ninye iropiani naalo aretie olmarei lenye. Kore sii ninye olopeny emukunta tenelo metaa inoto kuna kuuek, na indim atimira nitum iropiani niasie enkai ramatare naipirare enkang' ino.

Ore ena naa biashara o isinkirr kutitik ooji Omeena, ore eninko pee intobir ena naa nchere ore pee eaku indipa aitayu kulo sinkir kutitik tiatua enkare, nintoi aaku ipik atua e eilata ipik atua e eilata nailasilasa, ore pe indip aitadoki atua eilata nailasilasa, nintayu meiropija, nilo apik ewueji naosh enkijape, nincho metoito niyaa naa sokoni amirr.

Ore enias pee interu ena siai naa nchere ing'as aing'oru inkaitubulu oo lkeek, ore pee itum inkaitubulu oo ilkeek, nilo aitobir ewueji niunie aa ninye eji nursery bed aaku ing'as atur metaa epuyapuy enkulukuoni, niun nena aitubulu o lkeek oree pee iun lelo keek ninangaki inkujit natoito, te shumata nibukoki enkare, metaa eirasishoto nena aitubulu, ore pee eirasisho nilotu aitayu nena kujit naatoito, nintoki ashetu ai toki naijo emeza te shumata, nintoki ake apik nena kujit natoito te shumata nibukoki enkare. Nibukoki enkare metaa nebau erishata nataa etagolito nena aitubulu o lkeek, nilo aing'oru kuna ardasini, ore pee itum kun ardasini, nipik inkulukwo, nilo aing'oru enkulukwoni naata entulugumi, nipik atua nena ardasini, nilo adotu nena aitubulu o lkeek aunoo tiatua nena ardasini, niendelea abukoki enkare, metaa nebau erishata natasapukita nena aitubulu ometaa kepuo aunoo tendaalo e ong'ata.

Kore inyamalitin naata enkitumiyaroto oo mashinini nalepisho tialo ilairemok, loo inkishu e kule naa nchere eng'as aaku ore nena mashinini naa kegol oleng, neaku , mee pooki ngai nang'as naaji ainoto nena pisai nainyangunyeki ina mashini. Ore sii enkai naa enkariyano naaji meata iltung'ana naitumiya ina mashini. Ore enasuju ina enkai golikinoto sapuk oleng' naa nchere kumok ilairemok lemeata issitimani too inkang'itie enye amu ositima naa eitumia naa ina mashini.

Ore imashinini neata tipat tenkiremore o nkishu e kule. Ore enedukuya, keitelelek ninche esiai oleng, meyeu iltung’ana kumok, keitumia olopeny iropiani kuti amu meiger iltung’ana kumok le siai. Ore tenkaishoto, kegol enkinyang’unoto o kuna mashinini, keinyal kuna mashinini ilki olchoni loo nkishu, keyeu ositima, keyeu sii enkaryiano.

Ore iropiani ekaash naa sidai teneitumiai telaare o mbiasharani kutiti. Ore enedukuya, meyeu ena laare olmutandao, meyeu sii esimu. Ore entorroni ena naa meata shakenisho ajo italaa iropiani, kelelek epurori kuna ropiani ekash. Ore elaare e mpesa naa sidai amu keata eseriani, ilak iropiani tewei pookin nitii aitumia esimu ino, keata entoki naji records naitodolu ajo italaa iropiani naa ng’ai iterewaka, keishaa terewata o ropiani nawuo nkadoro. Ore ena, neyeu niata oltung’ani esimu, keishaa sii niata ositima. Eata pooki oitoi esidano enye wentorroni.

Airorie oltung’ani oasisho te Huduma Centre, naimayie imbaa kumok pee alo atum erishata nekirorie wele tung’ani oasisho too nena ofisini. Kumok iltung’ana ooshito isimui eyeu ereteto, ore toonkofisini enye, sapuk olaini loltung’ana oetuo aing’oru metareti. Ore pee eng’amarii esimu ino, naa ketii iltung’ana oyiolo airorie ilkastomani lenye netii lemeyiolo. Ashipa amu ore olairorie nanu naa oltung'ani sidai oleng, meata ninye ilomon lemeitishipo, keiro ninye tenyorrata sapuk, nekiutaa akutiti pee itumoki atoliki ashu aishoo enkomono ino.

Koree sababu naaji enkang' Eldoret, enkang' olang'eni na nchere, ilosho eng'as aaku ing'ua oltung'ani ledukuya e loshomo nkwapi e boo nepuo aakwet olashumba nelo aisulu naa tina kwatata eyau naa enkosholai esaabu enkop e Kenya. Ore si enkae peji nejia na ore lakwatak kumok lekenya oyakitia Kenya enkisulata sapuk torkila orok na inakop e Eldoret ing'ua.

Ore enkolong natareto oltungani menati naa etii enakatini nee eselenkei nabo naitamokito apa tesukuul , asi ore peelotu ina kerai nelotu aas enkilasi eisiet emtiani enkilasi eisiet , neeku duo apa ewuo aim , najo naa apa nanu eshomo secondary , ore baaaye nalotu airash nchere ore ina selenkei nitu elo sekondary ,naaku naa nalotu ajuru ajo nyoo sababu peitu elo ina kerai naa secondary naa ninye apa naisulua tina temata apa enkilasi esiet, netumi imakisi sidain naa nchere kidim nereu dukuya enaa meshomo aisuma tesukuul esecondary. Teine taa ayieu ayiolou nchere ore ina selenkei nemeeta apa enkidimata naa amu meeta apa ntoiwuo pokira aanchere kokoo enye apa nagira aidimu naa nemeeta enkidimata naidim aterewie secondary , teine taaduo oshi aeu aingoru ilaisotuak naa natum e enkampuni naji eneworld vision , teine naa duoshi ashomo ainosaki enyamali inatito , naajoki naaduoshi matoriku inaselenkei peepuo aisho ereteto.

Kuna ishaakino neas ilpolisi tolosho lekenya, arip, neyau eseriani oltung’ana lolosho le Kenya, ishaakino neibooyo ilaruok ilpolisi, eishaa neibung lelo oogil inkitanapat olosho le Kenya, aret lelo onyamal, peeret lelo oyeuta neishorr ereteto.